Ndanageria kũhũthĩra mĩtambo ya E-citizen, ũgakoraga atĩ, hĩndĩ ũrathi, okorwo nĩ kĩndũ ũkwendaga kũrora thĩiniĩ wa E-citizen, mitambo yao rĩmwe nĩkoragwo ĩthĩ mũno, ũgakoraga ĩmwe nĩ moritũ marĩa mũndũ ageragĩra, mamwe, na hĩndĩ ĩria akorwo nĩkĩndũ ũkwendaga gũthie kũ kũrĩhĩra ũgakoraga rĩmwe mĩtambo yao ũmũthĩ ĩthĩ ndĩrarũta wĩra, wathie kũ kũgeria rĩngi nyingĩ ũgakoraga ona ningĩ ndũrahota kũingĩra thĩinie wa E-citizen kwina moritũ maingĩ mũno meho marahũthĩka, maũndũ ta macio, nyingĩ ũgakoraga onokorwo niwathiĩ kũrĩhĩra kĩndũ ũmũthĩ nĩwathiĩ kũrĩhĩra ũgakoraga mĩtambo yao ĩthĩ nĩ ũmwe ya moritũ maria tũgeragĩra na maingĩ mũno mangĩ meho.

Ta rĩu ũngĩ korwo wĩna kaũndũ ũreka okorwo nĩ andũ aya mekaga mĩthako ya ngerekano ta rĩu kwĩna App ĩno ĩretwo ya Tiktok, andũ aingĩ nĩ maramĩhũthĩra wega na makahota kũgĩa na na mbeca, ũgakoraga mũndũ nĩ aratuĩka wa gũteithĩrĩrio nĩ andũ arĩa me na nja wa mabũrũri mangĩ, nĩ tondũ wa kuona mũndũ ũyũ rĩ nĩarĩ, ena ena ena ũndũ ũyũ, nĩ areka na ũndũ ũcio rĩ ndũhanaine na andũ arĩa angĩ wĩna ũndũ wake ũkĩũmbe wake, mũndũ ũcio akahota gũteithĩrĩrio akahota kũheyo mbeca, ũndũ ũngĩ nĩ kwina nginya ngombo gũkũ thĩiniĩ wa nenda-inĩ, ũrakora mũndũ nĩ araingĩra kuo, kwĩna mabũrũri ũrona maraheana ngombo cia mbeca, ũgakora nĩ ũrathiĩ kuo either nĩ ũndũ wa mathomo magagũteithĩrĩria gũkũrĩhĩra, maũndũ ta macio.

Ũndũ wa mbere no mũhaka mũndũ akorwo ena thimũ ĩrĩa ĩrahota kũingĩra thĩinĩ wa rũrenda-inĩ , atĩ nĩ ũrahota kũmenya maũndũ marĩa marahanĩka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ kana mabũrũri ma na nja, wĩna thimũ ĩyo rĩ nĩũhotaga kũruta mbeca kuuma thĩinĩ wa rũrenda rũrũ nginya rũrĩa rũngĩ nĩ ũkũhota nginya gũteithĩrĩria mũndũ ũkamwonia tũhũthagĩra okorwo nĩ ũhoro waaa kũruta mbeca, ũkaingĩra thĩinĩ wa rũrenda-inĩ rũrĩa, hena, kwĩna maũndũ marĩa meho mũndũ athiaga, kwĩna ũndũ wa mbere ũgathiĩ ũkamwonia, hena haha handũ hoigaga nĩho ha, kũruta mbeca hekagwo ũũ ĩyo nĩyo ũndũ wa mbere, ũkamwonia cia rutwo haha citwaragwo haha, ciarutwo harĩa naho citwaragwo haha mũndũ ũcio agathiĩ amenyete kuma, kĩrĩa, kuma ũndũ wa mbere nginya ũndũ wa mũico.

Rĩmwe nĩ ũkoraga mĩtambo ĩĩthĩ, hĩndĩ ĩyo nĩ ũrenda gũthiĩ kũruta wĩra thĩinĩ wa nenda-inĩ, ũgakoraga kawĩra kau ũrenda kũruta rĩ gatingĩĩ rutĩka tondũ ũndũ ũmwe wa mbere nĩ atĩ nenda ciĩ thĩ citiraruta wĩra ũgakoraga ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa moritũ marĩa mũndũ aragerera ee rĩngĩ nĩ ũkoraga thitima nĩ ciũrire nenda-inĩ ici itingĩhũthĩka gũtarĩ na thitima, okorwo nĩ ũndũ ũrĩa ũkwendaga kũruta ũgakora ningĩ naguo ndũkũrutĩka tondũ nacio thitima nĩ ciĩkire atĩa, nĩciũrire, ũndũ ũrĩa ũngĩ wagatatũ rĩ no mũhaka ũkorwo na thimũ ĩrĩa njega, thimũ ĩrĩa ĩrahota kũingĩra thĩinĩ wa nenda-inĩ ũkona maũndũ marĩa mangĩ marĩa marahanĩka mabũrũri-inĩ, mabũrũri-inĩ marĩa mangĩ na nja nĩguo ũhote kũhothĩra nyamũ ĩno ĩretwo BYOD .

Ndona mbeca, kwĩna mbeca ciĩ hau na mbeca rĩ gũtirĩ mũndũ ũtendete mbeca na andũ othe rĩ tũkagĩra tene tũthiĩ tũgethe, tũgethe ũboco witũ nĩguo twone mbeca icio nĩguo tũhote kũhũthĩra gwĩka mabataro maitũ, tondũ tũtingĩikara tũtarĩ na mbeca, tondũ mbeca nĩcio tũrabatara nĩguo citũkinyie gĩkĩro kĩrĩa kĩngĩ tũrenda, thĩinĩ wa mũtambo ũyũ wa TALA rĩ nĩkũheana maheanaga ngombo iria mũndũ oyaga, ũgacoka ũgacokia warĩkia, ya kũhatũra handũ tuge handũ ũrahatĩte nĩ ũcokaga ũgacirĩha hĩndĩ ĩrĩa watuĩka nĩwona mbeca ici no ũcicokagia ciĩ na kagĩna kangĩ ka igũrũ ndũcicokagia ũrĩ aũracioete, ũcicokagia ciĩ na kagĩna kangĩ ka igũrũ.

Hĩndĩ ĩrĩa andũ moka, handũ hamwe, mageciria maũndũ marĩa mangĩĩka nĩgwo mathondeke mbeca rĩ. Mũno mũno ta andũ no mũkowro mwĩĩ, mũhikanĩtie, kana, mũkorwo ningĩ no kũrutania ũrutanithagia wĩra no mũrata mũrutithanagia wĩra, rĩrĩa mũraikara thĩ mũgetha maũndũ marĩa mũgwĩka nĩguo mamũrehere mbeca , nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno, tondũ ithuĩ othe no mbeca tũretha .Ũngĩrora haha mbica-inĩ ĩno rĩ, andũ aya marĩ haha rĩ either nĩ mũthuri kana mũtumia, kana no makorwo no ũrata marĩ no nĩ mbeca maikaraga hamwe magĩetha, tondũ nĩ ũrona haha hena thimũ ciĩho, hena maratathi meho, ũkĩrora ũguo nĩ ũrorana andũ aya rĩ nĩ mbeca marathondeka , na ũndũ ũcio rĩ wĩna bata mũno.